Kaluwore gi picha mwaneno kae, tang'onwa matunda mar remb, ma konyo dendwa gi remo, to gimedo gik mang'eny e dendwa mondo wa wadag ndalo mang'eny kaka dhano

Gimatimre kae en nyithinda ariyo matindo, ni e puodho, oya ng'wedo hoho e puodho. alafu ogogi gi picha ka giting'o e e badgi. Kaluwore gi kaka ginno, gineno ka joma omor, to moko bokuyo, to gin e puodho

Gimabiro e pacha en lain mopogi, mitiyo gago e simu. Koro ogole mondo odong' gi ginene moro matin ma iye cha ma konyo ga jii e tiyogo e simu. alafu moko ma oko go oket kwonde kwonde moko mopogre opogre